Itunda rĩa dragon fruit, nĩ rĩrĩagwo na njĩra itiganĩte. Wambere, mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũcagũra itunda rĩrĩa rĩĩru wega. Norĩkorwo rĩrĩ rĩa rangi wa pink, kana yellow, kũringana na mũthemba warĩo. Ningĩ, nĩrĩhihinyĩkaga hanini ta ikorobia. Warĩkia gũcagũra itunda rĩaku, wagĩrĩirwo kũrĩthambia na maaĩ matheru nĩgwo kũruta gĩko. Ũcoke ũrĩtinangie na nuthu ũkĩhũthĩra kahiũ kogi. No ũhũthĩre gĩciko kũrĩa, kana ũnũre ngothi yarĩo ũkĩhũthĩra guoko kana kahiũ. Itunda rĩrĩ no rĩthĩywo na blender, nĩgetha mũndũ ahote kũnyua njuici yarĩo. Gwĩka ũũ, wagĩrĩirwo nĩ gũtinangia tũcunjĩ tũnini, ũcoke wĩkĩre tũcunjĩ tũtũ blender -inĩ yaku, wongerere maaĩ manini na cukari na ũcoke ũrĩthĩe nginya rĩtuĩke njuici. No ũtukanie na marigũ meru, maembe kana yogati.

Rĩrĩa ndona mbica ya aruti a wĩra a Kenya Airways, nĩ ndĩtĩyagĩra mũno bũrũri witũ wa Kenya, thĩiniĩ wa thĩ yothe handũ yarũma. Kenya Airways nĩyo ĩtũnyitithanagia na mabũrũri ma nanja, tondũ nĩ tũhotithagia gũkinya mabũrũri-inĩ maingĩ, thĩiniĩ wa gĩtarũ kĩa Africa, Asia, na rũraya. Ningĩ, nĩ mahotaga na nĩ marĩ ngumo ya kũruta wĩra wega, ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ manyitaga itemi inene mũno harĩ kũhũrĩra ndebe bũrũri witũ, kũrĩ aceri, na ahũri a biacara kuma mabũrũri matiganĩte. Kũrĩ andũ arĩa matarĩ makuwo nĩ ndege, kambuni ya Kenya Airways, nĩ ĩtũmaga mũndũ erirĩrie gũkuo nĩ ndege, kana gũcera mabũrũri ma nanja, hihi gwĩkenia, kana kũhũra biacara.

Ngũkũ ĩno nĩ ĩgũmĩirwo nĩ mũrimũ wa fullpox. Mũrimũ ũyũ ũrehagwo nĩ virus, na ũgũmagĩra ngũkũ, mbata, o hamwe na nyoni cia mĩthemba mĩingĩ. Mũrimũ ũyũ ũtũmaga nyoni ĩgĩe na ironda mũkanye-inĩ, maitho-inĩ, magũrũ-inĩ kana gĩthuku-inĩ. Ngũkũ ĩrĩ kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, nĩremagwo nĩ kũhuhia na kũrĩa, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kũremwo nĩ gũkũra wega kana kũremwo nĩ kũrekia matumbĩ. Rwagĩ nĩrũtemaga itemi inene mũno harĩ kũtambia mũrimũ wa fullpox. Nĩguo kũrigita kana kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ, mũrĩmi agĩrĩirwo nĩ gũthecithia nyoni ciake cindano ya mũrimũ ũyũ, kũrĩ tũcui twa ũkũrũ wa wiki ithathatũ kana wiki ikũmi. Mũrimũ ũyũ nĩũhonagwo, na kahinda ka wiki igĩrĩ kana wiki inya.

Zara nĩ kambuni ĩrĩ ngumo mũno thĩiniĩ wa thĩ, na ĩthondekaga na kwendia nguo na iratũ cia kĩrĩu. Zara ĩthondekaga nguo na iratũ cia arũme, atumia o ũndũ ũmwe na ciana. Rĩrĩa mũndũ arahũthĩra app ya Zara kũgũra nguo kana iratũ intaneti-inĩ, nĩagũmagĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte, kaingĩ nĩmakoragwo na thitoko nini ya indo, kuonania atĩ no wage kĩndũ kĩrĩa ũkwendaga kũgũra. Ũnene kana ũraihu wa nguo ciao nĩũtiganĩte kũringana na mabũrũri matiganĩte. Ũndũ ũyũ nĩũcũngagĩrĩria harĩ kũritũhia ũgũri wa nguo intaneti-inĩ, tondũ nguo ĩyo noyage gũkũiganĩra ũtambĩte kwĩgeria. Mĩtambo yao kaingĩ nĩ ĩgũaga rĩrĩa mũndũ arahũthĩra app ya Zara. Thĩna ũyũ wa mĩtambo nĩ ũrigagĩrĩria andũ aingĩ kũremwo nĩ kũrĩha kĩndũ kĩrĩa makwendaga kũgũra. Zara nĩ marĩ ngumo ya gwĩikaria kĩndũ kana iratũ mũno cingĩgakinyĩra mũgũri. Ningĩ nĩmakanjaga order ya mũndũ angĩkorwo kĩndũ kĩrĩa ũgwĩtĩtie nĩ gĩthiru.

Ndĩrona mwanake na mũirĩtu, marorete thimũ makenete mũno. Maroneka me thoko-inĩ. Mũirĩtu ũyũ wĩna thimũ, nĩwe ũroneka tarĩ mwendia wa nyanya, marigũ, meroni, macungwa, hoho, tangauthi na biri biri. Nake mwanake ũyũ, ũrĩa wĩhumbĩte t-shirt i njirũ na mũbuto wa jeans, aroneka tarĩ we mũgũri. Ningĩ, nĩ aroneka ta arĩha indo iria agũra na mpesa, na nĩkĩo aroneka akĩarĩria mũirĩtu ũyũ, kũmwĩra arore kana mbeca nĩciaingĩra thimũ-inĩ yake. Ũhũthĩri wa M-pesa harĩ kũrĩha indo thoko-inĩ kana kũrĩha birũ, nĩ wongererekete mũno bũrũri-inĩ witũ.

Mbica ĩno ĩronania mĩtĩ ĩhakĩtwo rangi mwerũ na gũkũ thĩ. Ũhaki wa rangi kũrĩ mĩtĩ nĩ ũrĩ ngumo mũno ũrĩmi-inĩ, na nĩ ũrĩ bata mũno kũrĩ mũrĩmi. Wa mbere, kũhaka mĩtĩ rangi nĩ kũrigagĩrĩria tũtambi kũhamba na gũthũkia mĩtĩ. Ningĩ, kũhaka rangi nĩ kũrigagĩrĩria mĩtĩ ndĩkahie mũno nĩ riũa tondũ ũrugarĩ mũingĩ wa riũwa nĩwatũraga mĩtĩ. Kũhaka mĩtĩ rangi nĩkũrigagĩrĩria mĩtĩ ndĩkagũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte. Oho, nĩ kũrigagĩrĩria mĩtĩ ndĩgathukangio nĩ itũyũ na mbĩa, iria ciendete kũrĩa ikoni cia mĩtĩ. Kũhaka rangi kũrĩ mĩtĩ, nĩkũhonagia ironda kana mĩatũka ya mĩtĩ, ũndũ ũrĩa ũrigagĩrĩria mĩtĩ kũrwara makĩria.

Mbica ĩno ĩronania rũnyanjara kũndũ kũrĩ na nyamũ ta wambũi mĩcore na wild beast. Rũnyanjara rũrũ rũroneka tarĩ Maasai Mara kana Serengeti, iria cirĩ ngumo mũno na nyamũ ta ici. Kwĩna riũwa inene mũno na mũtĩ wa mũthemba wa acacia. Ningĩ, kwĩna nyeki nyũmũ, hihi nĩũndũ wa riũwa kũhiũha. Nyamũ ici ironeka ikĩrĩa nyeki ciĩna thayũ mũingĩ. Ũyũ nĩ ũthaka wa marĩa matũrigicĩirie, na mwĩtĩyo wa bũrũri witũ kwona atĩ agendi a kuuma mabũrũri ma nanja nĩmokaga kwĩrorera nyamũ ici, rĩrĩa cirathama kuuma rũnyanjara rwa Maasai Mara gũthiĩ mwena wa Serengeti.